Wambere, app cia gĩthomo nĩciteithagia arutwo hĩndĩ ĩrĩa marathoma na njĩra ya kũhotithia mũrutwo gũthoma ihinda o rĩothe rĩrĩa angĩigua aharĩrĩkĩte gũthoma na hĩndĩ ĩrĩa meciria make maraigua meharĩirie wega, tondũ mũrutwo no thimũ yake oyaga na kũingĩra app-inĩ na kwambĩrĩria gũthoma hatarĩ kĩgiria o gĩothe. Wakerĩ, app ĩmwe nĩcikoragwo ciĩkĩrĩte mathomo marĩ na mbica, ũgwo mũrutwo akahota gũtarĩrio na njĩra ekũnyita wega tondũ nĩarona mbica-inĩ ũrĩa mũrutani aratarĩria. Oho, app ĩmwe nĩcikoragwo na ciũria cikoragwo na anja, kwogwo mũrutwo agaco, acokia kĩũria nĩahotaga kũmenya hĩndĩ o ĩyo kana nĩamenya kana nĩagũa kĩũria, na ona akorwo nĩagũa kĩũria, nĩakoragwo ahetwo anja ohau app-inĩ ĩyo.

Mũtugo wa mbere ũrĩa hũthagĩra o mũthenya, nĩguo ngorwo na muonere mwega harĩ maũndũ megiĩ thĩ, nĩ atĩ ndokĩra rũcinĩ, nĩnjokagia ngatho nĩũndũ wa maũndũ matatũ, muoyo, ũgima mwega na thayũ wa ngoro. Ũndũ ũyũ nĩ ũndeithĩtie mũno harĩ kũmenyithia meciria makwa, atĩ makoragwo makĩona wega gatagatĩ ka maũru marĩa mangĩũka. Wa kerĩ, nĩ atĩ nĩngwatanagĩra na andũ arĩa marĩ na meciria mega, na ti andũ arĩa meciragia atĩ gũtirĩ ũndũ mwega gũkũ thĩ, tondũ no matũme ngĩe na meciria ta mao njage bata wa gũkorwo gũkũ thĩ. Wa mũthia, nĩ atĩ nĩnyumagaraga ngathiĩ gũceracera, nĩguo ndĩyonere ũmbi wa Ngai ta mĩtitũ, njũĩ, nyamũ na ũthaka wa indo ingĩ, irĩa Ngai ombire na tũtũranagia nacio gũkũ thĩ, nyone gĩtũmi gĩa gũkenerera gũtũra gũkũ thĩ.